Anyalo kuongo apenje nying mag yedhe go mondo abed gi adieri ni mago e yedhe monego obed ni atiyogo. Ah tok ka asepenje anyalo tang'one kalatas machon mane onyisa ni yedhego ok anyal tiyo go kendo anyalo nyise gik matimore kaponi atiyo gi yedhego. A nyalo penje kendo be ka entie gi yedhe moko mopogore ma be nyalo konya e two ma antie gono kendo ka yedhe go tekogi be rom gi moko gi. Ahkosenyisa yedhe mantie anyalo nyise be konyalo konya be gimokogo, kabechgi oidho to anyalo mede pesa mondo omiya ydhe mokogo kendo kopo ni en gi penjo moro amora anyalo wene namba laktar mane othiedha kata laktar mathiedhaga mondo omed yarone weche mopogore opogore ewi yedhe ma ok onego bed ni atiyogo gi yedhe monego bed ni atiyogo.